Kengas lelo tunganaa aninguno pooki are amu nakata na etum airiamari ,ore enkae ee neishimiana ashu epika enkanyit amu nakata naa etum atiamari neisiayia duo tina aji nabo.

Ore enaiko naa ee ore naai pee elo enkerai nisum topic fulani tedukuya olmalimui, ore pee elotu olmalimui aisum ina topic naa kibung enkerai asioki. Amu eshomo duo te dukuya nyoo, ormalimui. Niaku keshet ina ee kisho enkerai meshomo aelewa enaduo toki amu idipa naaduo aisuma. Nelotu ormalimui aisum neisho meelewa asiokisioki.